Ore entoki nalotu edamunot tenadol ena siai naa esiai enkiremore ore pajoito esiai enkiremore naa kadolita mbuka natii enkersesi aa ore Kuna kersesi naa kegirai ninche aitumia ena nursery bed naa ore ena toki naaji nursery bed naa ewueji ningas apik mbuka Eton AA kutiti metubulu atum nkopir maare pitumoki aidurie awa olchamba sapuk neeku ore entoki naitadamu ena naa entoki naajo lashumba agriculture ore entoki naaji agriculture naa entoki naaji enkiremore naa ore tenewueji ore oshi oloramatani loo nkurman naa ketumoki duo tanakata awa mbuka enyena aiwueji aidurie amu kebulu metaa ketumoki ahomo atuno tedikae neeku ore enasiai tanakata naa esiai etipat oleng amu keret oltung'ani metubulu Kuna tokitin kidogo paa ketumoki aidurie atipika ewueji neyieu duo nelo aunie ore enasiai enkiremore eilepunye sininye iltung'ana kumok oleng teene wueji nikitii tee Kenya amu etum oltung'ani biashara amu kilepunye ena toki naaji ewunore

Ekaidim atolimu Ajo kainyio naloito dukuya tenewueji naa kadolita Ajo olduka lee mpesa ele oree pee ajoito olduka lee mpesa ele naa kadolita esimu naigerokino nigero mpesa nadolita iltung'ana oitashe tiatua elo duka aa ore kulo tung'ana naa iltung'ana oyieu nitau eropiani neyieu irkulikae nerew apik atua esimu neeku olduka ele lee mpesa nigero noo till number hoo nemelio oleng neeku ore ena toki naa mpesa naa entoki sidai oleng naretito iyiok nisul tenekwa kwapii nemeyiolo entoki najii ebenki neeku ore tanakata ele duka lee mpesa ninye ake elo oltung'ani asaru nitau eropiani enono natii esimu niketerewakaki too nkwapii nadoo ebaiki nikiterewaka oltung'ani otii tanzania bora ake metaa kibung safaricom nikirewaki likae otii enetii neeku enetipat oleng enasiai naaji mpesa naa keret iyiok amu epik nirewaki enkerai esukuul tenewueji naji mpesa nintayu nirewaki orkibaruai otii ang aa cash enjooyie neeku ore ena toki najii mpesa naa enkoitoi sidai oleng nataa oshi taata kitelelek mbaa Ajo sinanu naa kutik ewuejitin nimitumie ena toki tenilo aing'oru amu ewueji eke nemetii eropiani mitumie nemetii naa ewueji nemetii eropiani neeku naa esidai

Ore entoki nalotu ndamut tenadol ena siai naa esiai ekisuma naa ore Esiai enkisuma naa entoki oshi taata etipat tolosho lang le Kenya ore kuna kera naa natii atua enkaji naasieki computer ore idolita iyie ajo ebore enkomputani ene wueji netii inkere naibungita netii olmalimui oitashe ore etii kuna kera komputa nemeeta enkarai nemeibung'ita komputa enye nalo duo aasie ena siai tiatua komputa naa ore tenakata tiatua kompuyita naa meeta entoki meesi amu Inger tenakata oltung'ani duo nkutitik tokitin enyana duo maswali neas tenakata nelotu olmalimui aasishore ina laptop enye bora akeyie metaa keisho password nelotu niye aisaidia ninye nena masualini naatasa teina kompuyuta neaku ore taa kompuyuta naa mintoki anap inkardasini oleng neaku ore kompuyuta nemeeta entoki nemeidim ataasa naa ijing' opaka kuna simui sapukini neaku naa tenakata iasishore kompuyuta too nkoitoi kumok neeku ore kompuyuta naa enemaan to losho le Kenya neilepunyie oleng ena toki naji enkisuma amu keekure eeta entoki nemeas kompuyuta amu meeta entoki nilaikino ataasa

Ekaidim atolimu entoki naloito dukuya tenewueji aa kadolita irkeek otojokoki orkardasi oiragita tenkop ore kulo keek naa kelio ena nkabobok orkeek naa ore Kuna abobok naa ninche olchani tee kienyeji neeku duo oshi iltradionals naa kitumia kulo keek pee epuo abakie atee abakie moyiaritin napashaa aa kila olchani netaa enkipirta enye netaa sininye ewueji nenyor amu ore pilo Ajo oloirobi naa oleparmjnye oshi ewoki wentoki naaji orkirenyi neeku ore moyiaritin meeta ake ene meeta olchani lenye Tena aji ormaasai neeku ore kula dakitarini lee kienyeji naa keyiolo siniche maana orkeek pookin lopuo aitau tentim neeku ore kule keek naa loopui atayu tee ntimi loopuo tanakata kulo tung'ana aitumia lemetii sipitalini okulikae ake kumok opuo keyieu ake ninepu emoyian nashinda irkeek lee sipitali nepuonunui tata Ajo kinjo irkeek lekienyeji neeku lelo lekienyeji oyetuo asisho ore siniche kulo keek etareto iyiok oleng neeku kaipongeza kulo dakitarini lee kienyeji amu etonyua aing'oru enkoitoi nabo naretie oltung'ani biotisho

Ore entoki nalotu edamunot tenadol ena pisha natii enkerai naibungieta tablet naa enkisuma ee CBC ore enkisuma ee CBC naa enkisuma oshii taata ng'ejuk nayewuo naa ore ena kisuma newuo oshi taata ailepunye enkisuma tiatua olosho lang lee Kenya amu ore tanakata enatoki naaji tablet naa enkoitoi naigerishore Nkera neme bukui ake eiger enkera nemnay irbenia kumok naa ore enatoki naaji entabulet naa kitengen enkera oleng amu keyiolou ataasa esiatin pookin online neyiolou aitumia Kuna simui sapukin noshi dapashi neeku ore ena toki naaji CBC netaaa ene maana oleng tele osho lang le Kenya amu ewuo enasiai aishoru esiatin kumok neeku ore akeyie enkerai naata enduata napashari aa oldakitarii keyieu neeku enkoitoki ake sapuk eyieu neeku tekenya netaa kelo atum erishata amu etaa ewuo ena toki naaji CBC aitobir erishat sapukin tiatua ele Osho le Kenya neeku ore ena toki naa entoki ee maana oleng ena toki najii CBC olee enkibunga enkaina oltung'ani oiterua ayau enatoki pee egil sirkali ayaki iyiok ntokitin naijio Kuna narew iyiok dukuya tee maendeleo amu eyawua enatoki maendeleo tolosho lang lee Kenya neeku kishukoki enashe oleng nikijoki sirkali

Ore entoki nadamu tenadol ena siai naa eunore. Orr taa eunore naa kadolita ajo ore kulo paek oouno tenwueji enaa enidolita naa ketiu enaa iloishoritai enkare. Ore tena kishoroto naishori enkare, nipoti neji enakishoroto irrigation. Ore taa entoki naji irrigation naa irpaek ouni ashu ake intae entoki pookin nauni nishori enkare. Ore ena siai naa keesi toonkwapi nemedupa enchan tenakata, toonkwapi tenakata naijo saai western Africa tenakata toonkwapi kuna oshi duo desert neeku naa enatoki naji irrigation. Neeku naa ajo siinanu piilo ayiolou isaidia naa tenakata enatoki enepiki irpaek enkare indonat, neisaidia irpaek metubulu, neisho aitobiraki aiu ilanterera. Neeku ajo naa siinanu piilo ayiolou, neeku ore enatoki naji irrigation, naa entoki emaana oleng netaa enetipat olen tolosho le Kenya amu etareto siininche iltung'anak kulo lemedupa enchan tenkop natii neeku tenakata keunisho siininche nepwonu tenakata duo siininche aifuna irng'anayiok sidain netum naa siininche endaa nanya tinaalo natii. Neeku ajo naa siinanu piilo ayilolou ore ena toki naa entoki sidai oleng naewuo etipat tenakata amu meekure aa swam ake eing'urr oltung'ani kake ore siininye olchamba naa entoki nekiya enkae rorwata. Neeku ajo siinanu piilo ayiolou

Ore entoki nalotu elukunya ai tenadol enatoki naa eh iropiyiani aore pajito iropiyiani naa ore tenakata ende wueji nigero naa kigero tena kata payment method aore tenakata entoki naji payment method tenkutuk ormasae naa entoki naji enkoitoi nikilakieki aore ena oitoi nikidolta tene adalta ajo kigero intokitin are ejito tende add credit nejo tende wueji airtel money ajo naa sinanu piilo ayiolou aore kuna tokiting pokirare naa ekingirae tenewueji ajoki tegelu enkoitoi nikilakie iyie naa ore tenakata ena laata nagira aitumia ena oitoi naa ena siai tenakata ake oloing'ang'e aore pajito ena siai oloing'ang'e naa toloing'ang'e kilakieki kuna tokiting pookin tenakata naitodolu tende wueji aore credit tenakata naa ekilaki naa teniyas enkiti siai oloing'ang'e aikunaki nejia naa piilo ayiolou neeku naa tenakata ekilo ekipuoi tenakata alak nikijokini teleku enkoitoi nikilakie iyie enaa kembenki kirewaki iyie iropiyiani tenaa kesimu neeku naa ajo sinanu piilo ayiolou niaku tenakata ore enewueji negirae aitodol iyiok tenewueji naa enkoitoi nalakieki oltung'ani eimu online aore kuna siaitin e online naa keeta oshi ninche enkiti oitoi enye e app nalakieki neeku naa tenakata ninye ena tenakata nagirae aitodol iyiok tena pisha ajo naa sinanu piilo ayiolou neeku wore ene naa enkoitoi nalakieki oltung'ani tosiaitin oloing'ang'e.

Ore entoki nagira asaa tenewueji naa entoki naaji happy birthday ore enatoki naaji elashumba happy birthday naa einoto enkerai ashu einoto oltung'ani edolita entoki tin natii emisa Ajo ore pee atejo happy birthday ashu paa Tejo einoto enkerai naa kadolita kaki natii emisa netii kandoli naitelekino Kuna oshi nainokieki Enkima netii duo eromoruak otaa nkuti tokin too elukunya netii enkera are netii ng'otonye neeku tanakata ore entoki naasitae tenewueji naa kegirai aisherekea einoto enkerai neeku ejio enkiti supukuu etae tenewueji naagirai adamunye enkata apa natoyiwuoki ena kerai aa ore apa ena olong Tena kerai naa enkolog etipat oleng natoyiwuoki ninye neeku ore siniche entoiwuo enenyena naa kepuonu aitururo Nena tarikini elo apa apaa neeku nepuonu sinche aisherekea ena inoto ena kerai enye neeku kitadamuni enkerai njeere ena olog apa kitoyiwuoki amu ore ena toki naa enetipat oleng too elashumba nisulaki oshi taata enakata ekisasa amu meyiolo AP ninche iltung'ana Ajo keetae entoki napuoi aisherekea einoto enkerai neeku ore entoki nagira aas tenewueji

Ore entoki nalotu edamunot tenadol ena naa musadaa aa ore pajoito musadaa adolita oltung'ani oibungita tenkardasi oigerokini iltung'ana are nadolita naitashe nadolita ntasati natii ewueji nebo atoni ore Kuna tasati kelio enaa ntasati olia ashu iltung'ana lemedupa tiatua ewueji netii neeku ore ena naa enoshi ambuni naishoyo musadaa aret iltung'ana lemidim ate nilepunye sininje tee maisha natii edolita Ajo ore kulo tung'ana nibungita Nkera kutiti neeku tanakata peidol kelio ena iltung'ana lemidim ate nemeeta enetiu neeku ore ele turur oyetuo aivisit oyetuo abaiki naa kelio ena musadaa etuo aishoo ninche neeku ore enatoki naaji musadaa naa entoki naisho lekae tung'ani moyo odolita Ajo meeat enetii nishoo metonyua neeku ore tanakata ele tung'ani nenyok aing'oru entoki nanyok sininye aing'oru naitiship enkerai enye elelek aa pisomesha enkerai enye neeku ore Kuna tasati negolu tauja nedumunye aas esiai nenyok naake ninye aisiayiaki irmareita lenye neeku ore entoki nadolita tene naa nkishorot egirai aishoyo teene aret kulo mareitaa

Ore entoki nadamu tenakata tene wuei naa emoyian oorng'anayio, aa ore paatejo enakata emoyian oorng'anayio naa kadolta irng'anayio otii ene wuei tenakata naa kajo keji paipai kulo ng'anayio. Adalta ajo kitipitipo keeta rrashat tenakata naatoito, idolta ajo kepejipejo inchot ajo naa sinanu piilo ayiolou naa emoyian tenakata naa ena naikuna nji kulo tokitin. Idolta siinye embeneyo siinye ilo shani inchere itipitipo siinye kelio ajo elee eima ake nye siinye emoyian. Neeku ajo naa sinanu piilo ayiolou aa ore ena moyian kelelek aa inoshi tokitin naaji fungis naicause, ajo naa sinanu piilo ayiolou, neku tenakata ore kulo ng'anayio nitu etum tenakata nche apa eripoto naitosha. Aa ore eripoto e kulo ng'anayio naa piituku apa nye olaramatani irng'anayio lenyenak ake piiteru apik enkop, nituku neeku naa tenakata nye sii omitiki nena, neeku naa ajo sinanu , neeku ore tenakata kulo ng'anayio naa keyiu naa irkeek apa itukuyieki apa opaashipaasha. Aa kitukuyieki kulo keek ake ntae le catworms, nitukuyieki kulo lorkuto onyori, nitukuyieki kulo loo maua, nitukuyieki kulo lorng'anayio amu inakata naa itobirunye siinche kulo ng'anayio neponu naa siinche aisaidia oltung'ani amu ore naa kuna tokitin naa ile tipat oleng' amu ore tenakata piimir nae itum iropiani, ore piinya naake keeta afya nekiyaki to sesen. Neeku ajo naa sinanu ore siinche irng'anayio naake eeta tipat oleng' pee eramati nitukui amu inakata naa eyaku ile maana te nkinosata.